Mokwongo achako gi puonje kaka onego obedni oguom. Mar ariyo, oriwo lwetene kamoro achiel. Mar adek, bang' timo kamano, bang' riwo lwetene kamoro achiel, to anyise e kaka ogwom no endo, odhi malo todwogo piny, odhi malo todwogo piny.

Nyinga Andrew Ochieng'. Ne agoyo simu kaangi penjo kaluwore gi simb ong'we yamo ma achuloga bang' tiogodo niendi. Ne akwayo mondo ulerna gimomio pesa manyocha chulo mane en mia achiel sani oidho kendo achulo mia achiel kod pradek.